Angasa ake ainyang'u sinkir naake etii sinkir sidan, naitoki ainyang'u kitunguu nadung'dung' kitunguu, napik eilata emoti, naiteleki enkima nang'asa aikaranga kitunguu entoki e dukuya, ore ake pee eoku kitunguu naitoki aitodoiki sinkir kulo sinkir duo lainei, ore paidip aitodoiki sinkir nangas aisho eyiara penyo. Naitoki adung'dung' entoki naji dania ntokitin naanyori, napik enkiti are metijing'a naa enkiti supu sidai.

Kang'as ake apik Ina inaa, Ina toki Ina branch etala atua esimu aii ore paidim atipika, napik duo ing'arr ainei, inamba enkipande aii, opooki toki ake iyie naiusu Nanu, ore ake paidip' nalo naaduo naing'uraa enkiwang'o oompisai naidimie aishoo, ore ake paidim paishori duo impisai naa kaidim aisaidia teina Kata nadumu naa Nena ropiyiani ee paa kaidim aisaidia neekui ine sile.

Ingas ake alo olchamba, ore ake pee ilo olchamba nintayu kuna aitubulu nituuno naoto metaa tayari naidim oltung'ani ainosa ashu niindim aitumia pee iyierishore, nidotu naa tentonat nilotu adung'dung' nintayu nena tonat pee minya naa ntonat amu minosayu ntonat. Nidung'dung' ore ake pee idung'dung' naake indim atipika atua ormushele, indim atipika atua inkirik niyerunye inkirik naake isho endaa orng'usil sidai oleng'.